Ng'omnatet ne kimokinge asikechob kot neu ni, nekiminen mauwek anan ngwek anan minutik alak ko netai konyolu kogiisomonchi subject ne kikuren agriculture ak i specialize en ng'alek ab greenhouse ngamun kot neu ni sikechob sikeminsen kekuren greenhouse konyolu ko kiisomonchi subject anan somo nebo agriculture . Karik anyun che kimokinge asi imuch itech kot neu ni ko netai: konyolu itinye kit ne kikuren pipe range ngamun kiyochin irrigation nebo oeng konyolu itinye kit ne kikuren tape measure asipimanen inai ile baibut agenge ne ng'eten yu agoi ireyun ko mitaishek ana futishek ata? Nebo somok konyolu kora itinye knowledge ne yamat sinai ele nyolu kobendita beek. KOnyolu ko kirikuye ng'alek ab beek ele kitokto ak kenyokeba kechop kotago kesakan kechop kotakomuch kobis tuguk che kagimin.